Kimuche kenyor kelchinoik chechang en aldaet ab ngoroik amun ye keal ngoroik imuche ialde ak isich melekwek en yoton. Ngunon en aldaet ab ngoroik kimuche kenyorjige chepkondok en kotugul amun ngoroik kot tuguk chemokinge chi tugul en sobet. Amun en sobet nebo atkan tugul konyolu ketindo ngoroik yoche kilochi ke, keal ngoroikchoto ak kobit kosich chito rabishek ne oldo ngoroik, ngunon aldaet ab ngoroik kenyorchin kelchinn che chang amun chnag biik che mokinge. Mi akot lagok ab sugul che mokinge ngoroik chbeo sugul. En kasarwek che kiyotote sugul komokinge biik che chang ngoroik chuto ak kenyokeale imuche isich rabinik che chang amun kiit neo en inoniton ko keker kele kagisich rabishek amun kelchinoi choto, ngunon aldaet nebo ngoroik kotindo kelchinoik chechang chekimuche keyai, ago kimuche keyei kora en olon tugul amun imuche iyat kot ne neng'ung ak ialdaen. Anan iwe ak imaa agot en tirata ngoroik ago kyole kora. Ngunon tindo niton kelchin che chang ago nyumnyum.

Anamee atorochee akakat anae alee baibai inendet ak gaa lagok ak sikik koraa atepee akopaa minutik ab imbar akasee koraa unee roptaa eng emenywoaa

Koketas aliet ab amitwokik ab taritik che abai achenge oret akee nebo amitwokik cheimuchi komitei ngony eng aliet cheuu tiongik cheboo ngony mitei koraa cheuu sokek ab imbar kouu ngwek

nguni kouii mising alet nekiole katoldolikab mbari amuni kokwo barak olionito mising ngunoni kokongem rurutik amuni yookakial yoon kookilkee akakaal katoldolichutoni chetuteni koamuche apchechinot tuten tuten chemoimuche kora koyam ruruti chotoni anani minutik chekamin koyomayami koo ko nitok ngemisiet neeoo en rurutik cheokese amuni amuche akesi rurutikchemiten ngwenyi konamkee ak katoldoiweki chemomiteni anani chekiole en oliet neoo amuni yekaal en oliet neoo anan oliet nemiten baraki kokoryonyonde minutiki kokoroni alen ayai esabu sikopit anai ngokosich melekweki akere ole kobetio chepkondok chechang mising amunee kongamun kowo barak olietab katoldoloiwek mising amun ngowo barak oilionitok bo katoldoloiweki komokomiten makutik ana makomiten tuguk chekesiken makesichen kelchin cheome rurutik chekimen en mbar ngunon yoche keker kele kokirib nitok

Boishet ne tindo letoik ab lokoywek koiti bik koker Kole kannet bik Kochi bik olekibaishoitoi rabinik akolekimuche kenyorundo rabishek chuton ngunon baishet neon netindoi lendaik ab logoiwek kokoletechi bik tugul Koger Kole Kanai bik ngalek choton anan logoiwek choton akonai olekimuche kenyorundorabishek choton akonet koraa olekimuche kebaishoitoi rabishek choton chekakonyorchigei amun rabishek ab kasari koyache Kinet bik sikobit konai eleimuche kenyochi rabishek choton amun mache ngamnatet neon akomache kaguiyet akinet bik olemache kebaishoitoi sikobit kenyorunen kelchin sikobit kokabaishen rabishiek choton koser Ser sikobit kobaishen en oret nemie ak en oret neititaiyat neiyanat ako neimuche kotaret akinyorunen kerchinoik chechang akotaret en Sabet Nebo inguni amun Sabet Nebo inguni Koba Barak mising koyache kenet bik olebaishoitoi ak olenyorundoo rabishek chuton chubo kasari sikobit kotareten gei akotareten Sabet chetakosabtos en emoni

Amunei neon nekoyai komarurio bandek en imbarenyun ko ngamun kokongakwa Barak aliet Nebo keswek amuch ayalchigei keswek Chemiten ngwany ako keswek chemaititotin amun komatindoi kamuget ayalchi gei keswek Chemiten alyenyin Barak akoimiche ko keswek choton cheititotin kokongakwa Barak aliet amuch ayalchi gei kewek chemiten ngweny alienyin kokeswek chuton koimuche kokon niton komatkorutio tuguk anan komatkorutio bandek en imbarenyun koraa kokongem niton kora kokongem banganutik chatindoi banganutik chatindoi Koba sabet akobo okot olaribyoi lagok chuk ak yelariptoi tuguk chechang kokongem amun okot chepkondok chekitam anyorchinigei komanyorchinigei kokoib niton kayemset kotkomii okot kamuget amuche atem imbarenik cheyechen amun makomi kimnatet noton amun kakoi Kali mising keswek chekatayale kokonu ketem imbaret chemengechen akobunchi ngweny rururtik akomarurtos Kou yelenyalundoi ngunon kokongem niton mising

Ngunoo oleimuchi kotuyotakei kokoker kolee kasam bik chemoboo serkali kosom chamchindet sikikochii ribset neboo kalyet

Mitei tukug cheyachee keai. kit neae kosub ngatutik ako logoywek ab bik kokoker kolee kachop ortinwek chekibunee sikikotyo logoywek chotok

Kikochop benkisiekab Kenya rabiisiek anan besenwogik ii chemuche koityi piik, amune niton ii ko kichop ii asikobit konyorchikei piik che chang ii chemuche kobesen rabiisiek, amun ye kakobesen rabiisiek en yoton ii komuche konyorchikei kelchinoik ii benkisiechuton, amun yon kanyorchikei piik che chang ii chemuche kobesen rabiisiek ,ako rabiisiechoton ko chemuche kowek ii kokochin noton kosich kelchinoik che chang, amun kelchinoik chuton kobunu piik che chang che kanyokobesen rabiisiek, kora koimuche kora benkisiechuton kokoito besenwogik che ityin piik si kobit koma ye kakoip piik ii komatakomuch kowek anan kora mayache kora konde barak mising besenwogik che maityin piik, ngunon indoi koityi chitugul ii si kobit kotiny chamet piik ak kocham benkisiechuton, akonam koyai tugul mungaret amun besenoniton nebo rabiisiek ak yaktaetab rabiisiek ko mungaret ne kiyoe keboisie rabiisiek ako kikotoret niton, ngunon benkisie chuton bo kenya kotoreti piik che chang sikobit kotoretenkei piik konamen mungarosiekwak akobit koboisien kotoretenkei ngunon kikoyai niton ii benkisiekab Kenya.

Kicham barnotik chechang kobais eng emet neloo amuu mamitei kasishek chechang eng Kenya koraa mitei rabishek chechang eng emet neloo

Amuu rabishek chekinamee eng eut komuchi kobetyo anan kimuche kikotyo amakinai

Akanyii inendet kokataa ye kakokataa awalchi inendet akakany tuguk chetebenoo sawalchi atya anai alee mami kii metit nyuu neuu kirashit ak mami kakirkiret

Kikoet (mpesa) amuu eng (mpesa) kumuchi kiyokto rabishek kobaa emet ab sang kora kikotoret eng mungaret amamii chorset neoo amuu ooo ripset neoo

Amuu (sacco) kitindoi ripset neoo kotomo koit (mpesa) kitesaksei rabishek chotok kotebii missing akimuchii isom rabishek alak

Naimechei isirkei eng korik komechee itinye ibandet akiwee akoi bik chetononjin korik chotok ikotyee sikekonin kot and ngatutik cheboo kot

Kimitei rabishek chetai ikumuchee metan bik cheuu che osen amuu kimakoyanii chepkondok chekaituu kora kichop bik chepkondok cheuu chotok koraa

yoon kiwole olindetab mbareti kongeten olinde ake akoi ake koyoche kisup tuguk chechang amun imbareti kokit nebo komonutiet neoo ako neyoche kerib ako ngunon neta yoche komiten baoriniki chemuche kobaorian akobo walanotoni nebo mbaret kongeten olindet ake akoi ake kora koyoche komiten kit neboru mbaranotok yoche komit nambaitab mbaranotok sikopit kenai akotindo kora kainutik akele miten mbaranotok yoche komiten tugk cheboru sikopit kenam tuguchotoni akikochi olindonino kora koyoche komiten nambaishek chebo simoit ak kibandet en chito agetugul nebaoriat neboorioni boishonotoki nepo waletab mbaret siyekipa kotkopit tiyet agetuguli komuche kongalalen akisup baorinichotok kora koyoche komiten kirwokindet sikopit kobaorian akosir akine komwa kole en nguni kokewal mbarani kobunchi chito ake ngunon tuguchutoni kocheyoche kisub amun mbareti kokit nebo komonutiet neoo nemoe ribset

Iwendi olekakisir kelee (mpesa) eng (app) itiny ichut orit atya ilewen oleimeche iyokte isir (number) ichotok imeche isir nambarinik chotok atya iyonjii atya indee ile imeche itokji ata atya indee (pin) chotok che siri nengung

Yangabit simet koyache korong Ingen tuguk cheyache kotindo simoit noton miten numbaishek cheyache koitindoi simoit chendiyole simoit kotindo nambarishek choton yangakobet simoingung imuche iwe ofisit anan oleba bik cheyaldoi simoishek choton ak yelekiyalen sikobit Kina kecheng simoit noton akitraken simoit noton sikumuch kenyor amun makuwui mising olekenyorundo somoit lakini kebaishen muswaknatet Nebo kasari kimuche kenyorchigei simoit nekakobet kebaishen kegere kele yache kesib akoi yelemi miten chichiton ak yekakoyat simoit chichiton nekaib simoit ngung kemuche Kenai Kole miten ano kebaishen muswaknatet Nebo kasari ngunon yangaimwachi kambunit neon nikiibunen simoit komuche koturun simoit noton ayekakoyat chichiton simoit kimuche Kenai Kole miten ano akesib akoraa oleyache keribto simoit koyache itindoi tuguk cheu nambarishek chebo Siri cheyache Ile sikotiach Kole simoit nengung kochaton chekibaishen Kenam simoit ngung

Yachee anai alee kabaishet ngoro atya kotkotindoi baraindoo siatepee chemoget kibarchin tekistoo nemekat

Olekimuchee ilipan itauu oketar eng sukul akisich kasit nekakonin serkalit amuu tilee rabishek chotok akoi itar tugul

Kit nemagat iyai yon itindoi karit isirchi nambait koyoche korong amun kariniton KO karit nelel koyoche itindoi tukuk cheiboru Alan baornatet neyome kotok kele kariniton KO KO inyee negole garinoton amun komiten baornatet netogu Kole kotinye negole kariniton komemuche iyal kariniton komemuche inde nambait kariniton kimuche Keit kele Bo chorset kariniton ngunon yoche itindoi baornatet neyome sigobit kindeun nambait karini kora koyoche kotok kele itindoi ngomnotet Alan baronok cheiboru kele inye ko igetindet tab karit Alan itindoi chomjinet igetate karit amun miten bik chemotindo ngomnotet Alan chemosomoso kosomonji Keter tab karishiek ko yon mesomonji yon netindoi ngomnotet KO mogimuche kiyonun ngunon yoche itindoi sigobit kechomun isirchi nambet karingun nelel ngunon yoche kesub tukuk chechang yoche korong konai kambunit nekeketunen kariniton baornatet kambunit noton agikochi tuguk cheomege asigobit kogonin namba bik chegonu nambai tab karit Kobo kambunit negegetune karinoton

Biik che ribe kurgoti en urerirtab hoki kotindoi tuguk cheimuche koriben gei tuguchoton kotuguk cheu elmetishek chekikeren metit ana iroisishek chekikeren metit ak kora chekimuche kilokyi eunek ak Kotindoi kora chekimuche keteren teget tuguchoton ii kongamun ii toreti ichek amun urerioniyon Ii kimuche kiumisan chito amun boisien kimnotet ne oo biik cheurereni ana urerenik amun imuchel kowir impiret akoumisanin impiranoton ingunon yoche komiten tuguchoton anum tindoi komonutyet neo imuch ot koterin simakiumisanin akot metit simakiumisanin tegek amun kimnatet mewirunen impiret ii bichoton ko kimnotet neo ingunon tindoi komonutyet neo tuguchuton amun tere chito sikobit komaumian akot kimnatet nebo rusetsbgei komuche kiumisan amun chito neribe kurget koyoton amun kurgat koelekiwirji impiranoton amun yon kakawir impiret kobun yoten koigu noton kole kakesindanin ingunon yoche korib yoton ingunon kimuche kewirtoi impiret kobun yoton koyoche koribgei chito neribei kurganiton